Ore tene na ltunganak ogira aitashe negira si aomon, enkai egira aomon amu idolta ajo kegira airugie ilikuny didollta likae oibungita enkardasi naijo orpaastai neaku kegira ninche aomon etiu ana kegira amon enkai.

Teniyieu nisum iltung'ana netayiolito ena siai naa eliki aitobiraki nitaa tenkoitoi sidai pee eyiolou neyiolou sii maana ena siai oo faida nayau ena siai amu ore ena siai naa esiai naata eropiani naa kidim sii atareto irmaasai peyie endelea esiai enye ore ena siai naa edim ake aitururu iltung'ana nii advertise sii aliki peyie etumoki aibung'a naa enakata najii edim atayiolo ena siai.

Oree ntokitin nadolita tene naa adolitaa ngwapii eboo enaa Uganda Tanzania South Africa China nadolitaa si percent 100%adolita rice 40 white brim ýelow maize molasses 100%sunflower 67%adolita ntakin kumok oleng sidaini fish mail 33%source of impact Tanzania 40%Uganda 40%zambia 57%kadolitaa ntokitin sidain tene

ore tene nadolita ilaasak lesiai ltunganak oishopito nkilani naanyanyuk nishopito napiki elukunya naji elmet netii sii engari nagira aitashe tine naa ninye egira aitumiyia nadolita irkulie waare loibungita orpaep netii obo otashare engumoto neeku keeta entoki nagirae aitobir tine ,ina pee idolita lelo tunganak tine etiu enaa engumoto egira aitobir nadolita sii ina gari nagira aitashe tine nadolita iltunganak ogwan nishopote aitobiraki etii ninye oloota mask narok nelde ogira aitashe tende eeta pookin maks etii oloota makes nanyokie etii oloota eneblue ,etii oloota elmet naibor waare netii oloota endankae elmet ,neeku adolita iltungamnk oongwan oosita esiai negira aatur etiu enaa engumoto egira aatur ,neeku adolita iltunganak oongwan igira asisho nadolita engari ,kajo engari enye ena nagira asishore kajo ninye nanap lelo olan naaku etiu enaa engumoto egira aitobir negira ashet.

Adolita tene iltung'anak aare, olotonita tolorika laijo olengarri, nadolita ele likae ogira aibung' inkilasini naatii juice netii enkae enkare. Neeku egira ele ai serve elde otonita. Egira aisho juice kajo kormudosi ele otonita, neeku kegirai ai serve kegira apikaki juice. Adolita egira aiteleki emisa negira sii ashipa oleng egira aisho olikae. Nadolita elde naa oishopito esuti narok wenkila naiborr tiatwa etishipe oleng negira elde oota nkilani naanyokie ai serve olikae egira aisho juice neeku, neeku ina nanu entoki nadolita tene

Sidai ena bae temurua amu keret irmaasae neret olosho neeku ore engolong namisimis naa keasishoreki neeku maibunga esiai ositima naleng, naa keretisho katukul nereu yiok pooki dukuya

ore tene naadolta entoki naigero airtel, Telcom nadoolta sii enkae naata osirata le safaricom nadoolta sii enkae naigero noo telcom moving with you tender internet neeku adolta intokiting kumook oleng tene sidain

Wore ena university finding na keret inkera temurua natii naa sanisana kulo maasai, naa ki support oleng' inkera peyie isuma, niendelea inkumok enkisuma, amu keret enatoki naji university finding naa ketii imurua oleng' naa keret irmaasae naa keret inkera pee isuma netum enkisuma netum engeno, neretoki sii naa wore naa university finding naa kelak sii iropiyani ekiretoki alak iropiyani esukuul inkutik naidim sininche neeku inia maana ina temurua amu keret irmaasae peyie I support inkera peyie epuo aisuma. Neeku inia nai nanu aidim atejo.

Oree ena toki naa entokii napiki nkiyiaa nejoo masae ear phones sounds naa ninje epiki nkiyiaa teniloo entumoo nimiyieuu neningii ajoo nyoo iranyitaa naa ninye intumia aai connect simu nipik enkiok oree enkirpirtaa enaa toki naa mikisumbuari etoo aining isinkoluotin linonok openy nimisumbua irkulie tunganak

Ore tene adolta iltung'anak oogira aatoni neeta computer netii ilotii kando aanyu ele metupuku petumoki olikae atijing'u neeku etiu anaa entoki nagirae airijista neeku keetae entoki nagirae aerijista amu etu inye anaa amu kadolita iltung'anak le safaricom nekegira ari keeta intokiting naagira aerijista ina pidolta irkulie ekira atoni kando egira aanyu elde metupuku petumoki olikae atijing'u amu adolta obo oota computer neaku ninye ogira uh naa ae record irkulikae yani neeku ninye ogira ae record irkulikae neeku adolta iltung'anak okira atoni kando netii ologirae aeudumia neeku ina naaji nanu aidim atejo.

Ore entoki nalotu endamunoto ai tenadol ena pisha etu enaa iltung'anak lormarei obo amu ketii inkera kutitik etu anaa all cousins arashu inoo aunty niaku ina naai nanu aidim atejo ajo ina nalotu endamunoto ai ajo etu anaa iltung'anak kulo oota enebaikino niaku etupukutuo awosh empisha amu idol ninye ajo ketii inkera etii intasati kake netii sii enkashumpai adolita enkashumpai natii idie ore sii enkae toki nalotu endamunoto ai naa ebaiki noltung'ani olashumpai neeku inchoreta enyenak kuna lelido olashumpai otii musho tidie etashare oltung'ani oota irpapit neeku ina naai naidim aeu endamunoto ai.

Ore tene naa oltinka , neeta enturlel tesiadi egira si ne ele tinka ,niaku egira aosh olchamba petum atuuno , niaku ore eletinka harrow eoshito olchamba.

Enetipat amu ninye intumia aoshie mukuntani irkiek amu kekutaki olchani oleng ,niaku enetipat oleng temurua amu ninye kintumia irkiek imukuntani.

Ore ene naa iltunganak ogira aosh oranki , egira aosh oranki , ore kulo tunganak okuni naa oranki egira aosh isunta.

Ore tene naa nkera nara ongwan nagira aoku enkare , netii olotii shumata ogira angamu ninche , neeta iltoi neeku enkare egira aoku .

Ekijoki ake sirkali ashe oleng. Amu itobirakitia yiok irbaribarani, nishoo yiok inkariak, itobira intokiting kumok maendeleo kumok, tolosho le maa, tolosho pookin. Neeku enashe ake, kijoki ashe, nikishukoki sirkali olaasak lenyanak. Neku kidim ake atejo ashe, amu etaasa esiai sidai.

Manyorr Nanu uduma Kenya amu keret olosho, tenaa olaini iyieu nilo aitobirr naa tine iloo atum, tenaa sii iyieu nilo aitayu paybill tenaa keetae biashara ino niyieu nelaki itumia paybill nilo Huduma centre peekupoi aitobiraki neeku kanyorr nanu ena toki naaii Huduma amu kisidai tolosho nemaiba sii Huduma kanyorr amu keret olosho amu ata tenaa olaini oominaa naa ekishukoki neeku ina paanyorr Huduma Kenya.

Enetipat ositima arashu oltrasfoma amu amu keaku intumiya ositima, naaku ore si oltrasfoma ninye oisharu enkima, nintransfer aimie wayaii nikitum ositima. Neaku keret yook ositima oleng amu ore pee tenemismis naa inuak sii ositima, naaku meeta entoki nincharge esimu, naa intumiya sii ata imashinini, nintumiya te entoki anaa oltinga, siatin orpaek naaku intumiya ositima. Ore ositima keretisho ositima oleng amu keas imbaa kumok oleng ositima.

Wore entoki nakira aasa tene, ekidolita ilnyanya, nikidoolta enkitok namirta nikidoolta enakira ainyiangu, neeku wore ene naa osokoni, etiu enaa osokoni ashu enkibanda, namirtai ilnyanya ompuka, neeku ketii teniyieu ilnyanya nadoolta sii ambaka kitunguu, neeku wore ene naa sokoni enkibanda oolnyanya ninye ena neeku ketii oltungani omirta netii enakira sii alotu ainyiangu, wore kunda natii kando tende naa naakirae ainyiangu naa wore enda nkae natii endakae shoto naa ninye namirta neeku kemirta ilnyanya neeku ketiu enaa osokoni ene oolnyanya.

Kisapuk oleng enasiai tenkopang oleng ,ore tenkop natii nanu naa kisapuk oleng enasiai sapuk naleng kisapuk.

Ore ee arashu ore mbaa niyieu pias enasia na idol anaa uduma kenya aindelesha uduma na lasima nmsi piyiolo enkomputa anu konputa intumia ashibaisumea nkomputa neaku ore sanisana na konputa niyiolo aitumia niyiolo aitumia nakata akr kiret pitumoki atayiolo enasiai euduma

Ore padol ena nadamu enapakata kitii sukuul, akeponu irmugenini neponu airorie yiok, neponu airorie yiok aitoduaki yiok enkisuma, neponu ilashumpa, neponu ilaranyak, neriku irmalimuni ilaranyak, neponu aitoduaki yiok enkisuma, faida si nikiret enkisuma, neeku ina sa pidol ah nkera keeponu irmalimuni nerik nerik iltung'anak sukuul, nepuo airorie nkera nitukuj. Neeku ina nai aidim nanu atejo.

Enetipat ena temurua amu ore teningo nchi enterit igira aunisho naa kiiboyo sii enkare peeme enadaa nituuno ena ena amu ilmutaroni intayu anaa ilmutaroni piibooyo enkare piimitoki enkare aya en'daa amu ore peelotu enchan sapuk naa keyau engare sapuk keya in'daiki Kelotu engare sapuk neya en'daa kake ore kulo mutaroni naa keret te engare

Ore ena na ltunganak aare oltunganak ishoritae tittle deed neaku ninye egirai aitarasaki adolita eselenkei orkijanai neaku ninye adolita egirai aisho sawadi naa neaku ninye egirai aitarasaki

Wore ena naa sipitali natesheta government, ninye ena naigiero dispensary government, eeh ninche lootesheta neeku ketiu enaa government naatesheta ena sipitali, neeku inia piidol igiero government dispensary enaa saai orgavanai lang ole Ntutu, tenelo neshet enaa apailong pee elotu ashet sipitali tene teortakule neeku

Wore entoki nakira aasa tene naa inkera ware naakira aingorr esimu, neeku etiu enaa keeta entoki nakira aingorr tena simu. Arashu keeta sii indalaitin natii esimu, neeku ninche ekira aingorr amu wore ninye piidol enkibungata ake naibunga esimu, lasima ake peeta entoki nakira aingorr arashu empira, arashu pool ninye ekira aingorr arashu aareu embaisikil, oltuktuk, engari, kuna dalareitin pookin oshi naati atua isimui ninye ekira kuna kera aingorr. Inia piidol etisiputua nibungita nabo esimu amu ninye nakira adala negira endangae aingorr, neeku keeta enkiguran nakira aadala ashu keeta entoki nakira aiisum sii, kake sana sana naa keeta entoki nakira aiguran aareu inkarrin.